Keponaa daikin too mukuntani neitoki sii aku ekeponaa iropiyiani, amu ore peeun oltungani naa ketum nkaitubulu kumok oleng naitoki aibelekenyie peeku iropiyiani, naa kesidanu oleng amu, keitoki sii aaku Keiko, ore nkaitubulu, naara sidaiin too mukuntani. Neeku tenkumoi, netum iltunganak edaa netum iltunganak iropiyiani.

Ore ena siai ena emashini naa inchere ee, kengas aiko, kengas ayau oltungani oranyita, naaku neaku oltoilo kening'oi oleng, neitoki sii aaku eketumieki ena emashini teweji oolaranyak, teweji negira oltungani airo peyie etum oltoilo, naa keio iltoilo le imashini, neyau iltoilo ake iyie peaku kening'o oltungani, neaku kening'o oltungani sidai, peyie eaku naa aitoki sii, peaku kesupat, esidai ilo toilo le ltungani, ore anyeita naa kesidanu oleng amuu, ekeiko peening'oi te nkuton oo te sidano, naa kore sii aitoki, ekenyoraki oltungani aitayu oltoilo te nkutuk.

Keng'as aata nguesin natii ewueji naikenoro. Ore kulo nguesin, naa kepuonu kulo watalii aapuonu aing'or, Kuna nguesin egira adaa, etii ewueji neikenoro, peyie etum atoosh mpishai, ee enkoitoi naa oloingang'e, ore enkae toki naa, ekiata, entoki naji utamaduni, culture amu ore culture ang', naa ekeshipa iltunganak oleng. Tenepuonu aadol culture ashu tenepuonu aadol enkishopo ang' oormaasae, naa keshipa oleng amu, ee keng'as aaku ekitoduay oleng ajo ekenyor iltunganak oleng enkishopo ang', ilmaasae. ore enkae toki naa masaa, masaa nikimtumia masaa nikiata, masaa olarabal apake naitumiae too nkolong'i apa naatulusoitir, kepuonu kulo watalii aapuonu aadol Ina toki, nepuonu, ashipa, nepuonu ajing tenebo. neeku, ore masaa oo nguesin oo ntimi, oo nkishopo ang' ollmaasae, naa keyau watalii kumok oleng tolosho lang. Epuonu adol nguesin, nepuonu aadol masaa anga apa nikintumia.